Ĩno nĩ mbũri ndĩrona ĩkĩrengwo maguoya, na nĩ ĩhotaga gũthaka hĩndĩ ĩrĩa yarengwo maguoya. Ona kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa yarengwo maguoya nĩ ĩhotaga, ona nĩ ĩkenaga mũno, ĩgatinda ĩngenu mũthenya wothe, ona ũtukũ nĩ ĩhotaga gũkoma.